Ore technology na enkoitoi ormunandao naretoki nkera esukul aitasheyie enkisuma enye tesiokinoto ore technologia na kitelelek enkisuma okuna kwra ormalimunintenebo ore si enakisuma na kisaidia irmalimulini aitobir nkwra temanyisho enye ekenya matejo tenepuo aingoru siatin ore technologia nakisho nkera lomon tontokitin nagira aasa taata.

Ore ena shani, naa emauai naitobirieki eilata, enetipat ena shani amu, kidim aitayu eilata nayierishoreki naa, keidim aitayu eilata nayalareki kisaidia eh olchoni lino pee metoyu. Ore ena shani naa kitumiae aisho, inkishu otare teneidip aitayu eilata, ore lenkunot neishori ntare onkishu. Ore ena shani naa, kitapir enkulupuoni.

Ore entoki etipat na kegira kulo nyanya aoku amu ibala ajo etuunoli tenkulukuoni napir keidim ilaudok atimir kulo nyanya tosokoni petum ropiyani neidim si ateyierishore kulo nyanya tonkajijik enye kidim si ainosa kulo nyanya meyiara amu kesidai tebiotisho oltunganak toseseni lenye .

Iyekenyik kulo logira i aitoti amu kenare ake ninche peitoto amu keeta tipat teleosho likimanya keponu ltunganak lonkwapi Adol lulo ekenyik nelak iropiyiani ore kuna ropiyani nitumiai aasishore temaendeleo olosho ore si kulo ekenyik na letipat to kulie kwapi amu kitashoki engeno wenkiguran naa enetipat.